Ichechu ogere en yu ko subu chebo bendo ago kebeli indoi mwaita kidogo ak inde ketunguik ak garlic ak carrots ii ak inde koruryo korong. Haiya ak inde nyama , ye keinde nyama igany koruryo, yo negit koruryo kabisa inde dhania kotobon mwisho amat ingorur soiti dania ak i safen any.

Ichechu ko ingwek i, ako ingwek ko kararan en porto, makchingei porto ngwek si kokimit akoter mianwogik che chang'. So, ipele mwaita akinde vitunguu ak iken korurya vitunguu kotukor kotanan brown i, inde nyanyek korurya kora komye ak inde ngwekuk akin korurya kora kidogo ak i savan.

ichechu ko queencakes aku ole kichoptoi ko yache itinye unga ya chapo, yache itinye mayai, yache itindoi sikaruk, yache itinye chumvi, ak mwaita ko yan itinye tukuchu tugul ikorogani kabisa tugul kotuyo komie, akikany korestan kidogo for like ten minutes ye kakoreten inam inde oven anyon ako dakikoshek artam.

Inoni ko mayait ako ole kichoptoi mayaindani indei mwaita kitiin aki tuchi mayaat ametikorkoren, ituchini kounotet ako rur dakikoshek nekit somok kityo kokakochopok imuche iaam any.